Ng'omnotetab tukyu kokeboisien mokomboik, kinde keturek sikopitio eng haraka akeboisien keturek chechang.

Imuchi aror, akere mauat nekolat ak okere chito nemoche konde pospet, konde mbolea mauandaniton nii sikobiit kobiit komie.

Boishoni kobo kobosishet, en korenyon keboishien angandan manan komoche kobootik chechang,

Ageere bandek Che kakimaa, bandechu kokakimaa sikobiit kibony ak kinde lolotinwek situn keam anan kealda

Ageere chito neyote beek chemi mutaroit, yotitoi komanda, ageere koyote beek chekokarek.

Ei, korot age neimuche keboishien en yu, koimuche kekerer, ak kinde ngungunyek ak kegol minutik kokerkei ak nitook

ageere biik oeng cheibisisyee, ibisi miutik che minotin ak minutichu kokakimiin kongeten kee ngwony kotokos barak,

Chu KO suswek ab tugaa, chemi en kasari. Koitu suswechu, suswechu KO kiimeen ingwam teta. Ingwam teta suswandoni kobiitu cheko chechang nia

Ageere biasik chechang cheminotin, ama anai ale biasik chebo nee ,agere minutik ot kora

Tukuk chebo kamanut eng yu agere amitwokik, chekisoroko sikem, bo kamanut amitwokik keam amitwokik kokirindo ribet

Agree chito ak ageree teta, agere chito nekanam sarurietab teta uyon moche kokochi kerichek teta

Bo komonut keerib tugaa, ak bo komonut kochuchun teta moita, kokakobeek kekee, asikobiit koyeet moita

Boishoni kokaraa ran kebai tugaa koboishet neititaat. Boishet nenyolunot, kebai tugaa koboishet neiyaanaat

Ageere ale chu KO chebololunik chekakiyoo moche sinyon keam. Chebololunik Chu kokakiyoo ak kotoogu koiyo ak koorur

Ole kichaptoy amitwogik chu, cho ko marakwek ak Michele. Ko Ole kichaptoy marakwek kiyoi eng sapuriet agesus, olekichoptoy michelek kepimani peek agende sapuriet agesus koruryo.

tos toretito ano minutik alak kobos mianwogik ak isirek

Akobo geeretnyu ageere biik aeng' cheame banyek chematonotiin, banyeek sikwaamak komnyie koyaache keton mamyie keng'eeny

Eng kerenyun okere bobek chebitos, bobechuu kobokomonut en boishonikyok, kerichot akot bobaat kora.

Olekichoptoi keswekab chebololenik kiyomi ak yekiyam kechob akinde saina sikobit komnye en imbar yekaikol.

Olokichobtoi logoek ap chebololet Kimae, ang'nyasaiyo kerat, keende subeeret agende saaina kabsuben koogeny' beetut nekigoole

Olekichobtoi sukuma ak chepkerta, kitonatoni komengechitu akiiun, akisuus ing' ma akeamda kimyet

pilipili hoho kiame kisustoi amitwogik ing' ma any kirindoi mnyonwokik chechang' pilipili hohoichutok

Akere minutik che mi mbar, ak akere suswek chemite minutik orit ak akere chito ne kere minutik ak koistoi tumdo eng minutikchik.

Ageere minutik chemi mbar akageere chito negeere minuutik chiik istoi tumdo ing' minutik chiik akageere suswek chemite minutik chuutok

Achame boisioni amu ngaalnde anyoru chepkondok chemutai nyaboisie eng' boisionik alak komi piik chemachome amu boisiet newui meche saait

Ageere chito nerate ketit nekagogol, ratee tagalgalit sigobit kobiit komyie. Kogool logoek cheanyinyen ak chekararanen

Koroi kechoobe kaarnet ak ndooit netaguloot ngorenyu akinde handolisiek chekararanen sikobit keboisie ng mbar

Ageere biik aeng' ne muren ak chepyoso. Ageere ko mi kogeere minutik mi kotyeme koistoi tumdo chemite minutik chutok cheichegei logoek chootok cheichegei

Bitunotin mising eng koretnyu. Cham kekole kerchek ako mauwek chekirindoi mianwokik chechang nea eng borwekyok.

Okere kanyitik chemiten ng'ung'unyek oriit, bokomonut kanyitik amun kiboen tiong'ik alak, sikobit konyor tukuk cheome akichek.

Okere chito netindoi rotwet ak ko tieme kotil ak yetile kou yomoche iib kobaishen koik kerichek kot mising.

Boisioni kokararan agere chito neome logoekak kanam logoek eng keunekyik akologoechutokchu koruriotin kororonen teche borto bo komonut eng sobetnyo.

Kiit nenyone metinyu ngaker amitwoki chekororonen kou chu koboiboiyo kityo ak lapkeiyet eng konyekchuk kararanen amitwogichu nebo kwangut

Akere ovacado logoiyat notok neinegei neanyiny agere banyek chemite sanisiek ole kiandoi keburuchi ovacado ak banyechutok ake tangwar ageamdaki.

Minutichu ko marakwek chekikure piriton marakwechu komengechen akeomdoi amitwokoi cheu muchelek chapati ak alak chechang.

Tuguk chebo kamanutenyu akere mbaret neibatat akakere minutik akenge akenge bo komonut mbaret ne kakibat amun ngobit amitwogik chekemine koyochei kemin.

Chu kochego chekakinde rangik anyinyen chechu teche borto tindoi, tindoi anyinyindo ake nebo kamanut.

olekikonortoi muchelek muchelek kendoi guniet angyekakinde guniet kinde go ole kaitit makindoi ole lalang amu agoi koukyo akosamisikitu

Eng kasari nyanyek kekole eng korik chekikure green house eng kasari ko nyanyek komeche komite chito nekerkeri akoistoi suckers ak tugun alak chechang

Bo komonut kot missing keia boishonii asikobiit, kenyoru amitwogiik chekiome sikobiit konyor chito neyoe boishoni chepkondok cheyoen boishonikyik

Olekimindoi minutik cheu spinach eng korenyu ak kokwenyu, kot mising ii, kiboti mbar ii, ak kekol eng lainda akenga akenge.

Kiagas akono mauekchuk, mauwek chu kochome koteben olemiten segemik

Ni ko chepkokonyot, chepkokonyot kotebeen bokoinik ako kora kongeme bokoyot amu omooomii bogoyot kongeme. Kinyorchin missing ole mi korik ak bokoinik

Ageere bandek chekokeistoo sogeek ,kistoochin bandek sogeek sikobiit kobityoo komie ak ko sogeek choton kokeistoen bandek I keibchin tugaa kuam anan kemeto eng yoton yoh sikoruur imbaret kora

Bandek choo chekakebut en imbar, bandechu komoche nyokistochi sokek sikobit kemaa ak koyomnyo sikibony koik bandek akobandiat ko kakibony komuche kealda sikenyor chepkondok.

Bo komonut chengek amun kiboen ingokaik, akomuche kora kebaen tugaa. Ak kebaen neko ak kechiroik, chengek kobo komonut okot kora

Olekikoldoi kitung'uik chomukulen, kitung'uik chomukulen kikutu ng'ung'unyek ak yekakikut ng'ung'unyek kinde mbolea ng'ung'unye choto, kinde keturek, yekakinde keturek kekol en lainda akeng'e.

En keerunyun akeree bokoinik chekokonunion, ko bokoinichu Chu nuniotin komagat kebel

En sobetab kila, sirii komuche keam anan kemaa sikoniit keswek chekekole ak kealda sikenyor rabishek

Bo komonut kebab nekoo. Amun nekoo komuchi koik ingwek I,imuchi kealda sikenyor chepkondok, nekoo komuchi kealda sikenyor tuguun chekiboishien en korikyok

En kasari keboishien tingook mashinishiek choton Che echen kibotishien, kiboti mbarenikyok che echen, imuch Kobat imbaret kokararanit

Ageere chepungut nelole en maa, ak akoree kwenik ak ageeere chito neindoii nerongyin amitwogiik chepungut. Chepungut kosusii amitwagiik koruryo mossing

Ole kichoptoi musarek, musarek ketube buishek kimoe koketub ak kemaa kila koruryoo

Eng boishoni komoche Garik chechang kot missing sikobois boishonitok

Ageere ngungunyek chekokechob, kakichob sikobiit keboishie eng mbarenyon

Bo komonut boishoni eng kokwotinekyok ngamun ngemaa bandek koyomyoo ak yeyomyoo bandek kengaa kobiit beek chebo busiek chekekwonye

Bo komonut keyai boishoni ngamun kikolee robuonik ak yekikol robuonik I, kotun kobityo kotoreti koik amitwogiik che kirindo rubet

Ageere mutaroit nemi beek, bechu ko katoliil makobendi ,mokomondo ak makosertoi makat keyaat I si kobit kosertaa bechoon

Ole kiomdoo amitwogiik chu kiuni eut I,kechuur ak kiame kechegit ak kee chai imuche itaunen chekemuch, ako nekecham itounen agetugul eng yoton

Boishoni eng kokwenyun kibotii imbaret, ak ye kakibat imbaret kekerer lainwek ak, yekakekeer lainwek nyon keyoi kindeot biasik sikobityo

Ole kichoptoo amitwogiik, kilole maat ak ye kakilaal maat, kekany kochumugan beek, ye kakochumukan beek I,kerongyii maat amitwogiik choto yeityo kekany, ak yoche kololchii maat ipkochumukan

Bo komonut kebai plengonok, plengonok ko kororonen, plengonok kotindoi berurto ak ichek ko amitwogiik

Ageere logooek, kondogeer logoek kouni ko abaibai kabisa amun logoek I ko amitwogiik, logoek KO kororonen, logoek koribe borto, logoek koteche borto

En korenyun logoechu keboishien kechoben amitwogiik. kistoo mbogotionik, kichongan kewayaiwai sikobit kinde maa keburuktoen amitwogik

Bo komonut kegol chebololinik ak matundek cheuchuton chuu amun matundek cheu chuton chuu keoldochin biik, boluu bik ak koboishioten chepkondok

Boishoni, Chu ko miwek, miwek ko ingealdaa kotindoi rabisiek chechang. miwek kwome biik ,miwek komitomiti biiik

Chebololet KO amitwogiik, chebololet keimuchi kealdaa, chebololet kimuch kekonor situun keam betusiek alak chemitai, sogeek ab chebololet KO amotwogik alo ngweek

Achome boishoni amu Chu logoek che kitesyin amitwogiik eng maa, logoechu kotindoi tuguun chechang cheuchi kokirinda Mianwogiik

Bo komonut kegool avocado, logoekchuton bo avocado kimuchi kialda ak kimuchi kiam, tindo mwanik chekororonen ako cheiyonotin en borwekyok bouchebo kasarii

Chuu ko biringenge ko kechobe biringenge kekole biringenge koyoche ichob kiit neu meset neisubi lokoekab biringenge, sikororokyi yotok simachunda kobaa ngweny siko kororonitu akobitio komnye.

Bokomonut boishoni amun ing'alde lokoechon inyoru chepkondok cheimuche inyoiboishen eng' sobeng'ung eeh anan siyaen boishonikuk.

Olekiyoito boishoni kitureni beek kicheng'e akityo icheng bokoinik, icheng takalkalit ak olemoche komii beek chechang, ko ng'omii beek komuche koyaak boishoni komnye.

Bokomonut keyai boishoni ng'amun ng'omakiyai boishoni komomii kii nekakiyai, yoche kindee suswek cheyomnyotin sikorib beek ak korib matkobit timndo.

Olekiomndo matundiandani , matundiandani kiuni ak kecheng matundiat nekokorur, ng'icheng matundiat nekokorur iun ak itil ak istee lokoek chemii oriit ak iyam bendo notok neineken neanyin nea nemii oriit.

Chuu ko psong'ik, psong'ik kominutik cheuu bandek, psong'ik ng'ekol, psong'ik chekokoyomnyo ketile ak kemaa ak yekakema psong'ik kokoyomnyo iib keng'a, ko nge'nga psong'ik komuchi keboishen kechulen uchi, musarek anan kekwany koik kimnyet.

En kasari en kasari kekole ak yekakekol yechang'a kealda aketorto akeam alak eng' kurkat, boishoni kobokomonut.

Ng'oker bekekikab maiik abwotii olee miten ng'okaik chesiebe ak komii chemosiebe eng' boishoniton kararan.

Bo komonut boishoni eng kokwet ngamun ngerat kounoton ak kotiach sarit eng imbar kokonu tuguun cheu mbolea ak ketureek eng imbaar

Bo komonut kegool minutiik, bo komonut keerib minutia eng imbar simameyoo, bo komonut kerikyii minutik eng imbar kot missing sikotebii akoi

Okere Beek chemiten cheobwote olee, okokere mii paipit nerongdo beek, bechu keboishen en imbaronikyok.

Yekiotoi boishoni kiule takalkalok kilach ng'ung'unyek, yekakinde ng'ung'unyek inyokekolat minutik chemeng'echen chemeng'echen ak kerib koet yekakoet kekol en imbar.

Ole kioto boishoni keule muthura, ye Ka keul muthura kinde minutik chemengechen, yekokinde minutik chemengechen keriib ak keriib ak keriib, ako ingeribe kerongyin beek, ak ngeronkyiin beek koetu, ak ye eet kegool en komostoo age.

Bo komonut keyai boishoni sikotililit ole kemii, ngeam logoek chekonget kewirtaa ak kebel anan iokerongyi imbar sikonunio

Tuguuk cheokere en yuu okere logoek chekokoyachekitun ak kakirongyii ole mii beek, ak ngerokyii ole mii beek koyaa Kabsaa bule ko ingobuul I kongemee hewa nenyonet nekichutii

Keemin mauek kobo komonut ngamun ngemin mauek ko kararanit ole kemii, ako olekimenye ko ingokararan ole kemenye kobwone bik nyon kokere boishonik chetesetai eng kokwonotob

Achome ageere minutik cheuchuton chu amun ngomi minutia komokinyolildos, minutik ko bandek cheiyonotin kegool

Ngomnotet nekiboishien en yuh, koroi koyoche kindee olemi asistaa ak level, Garik chekiboishien en yu sanasana KO Garik cheititootin ak ko chenyolunot keboishien eng yuton

Ageere kit neu ndekeit nemiten soet, ageere minutik agere biik chemi ngwony, ageere minutik Che nyolilen ageer ketik cheloen ageere boldeet

Bo komonut missing keyai boishoni simoyomyoo minutikchok, yoche kerongchii beek minutikyok sait ak Sait sikobiityo haraka simoyomyo, siyebityoo haraka keame en haraka

Mashinisiekchu ko mashinisiek che kikeen tugaa, eng kasarii kokee biik twaa koboishien mashinisiek, agere biik oeng chekanam mashinit ak ogeere teta nemitabaan bichutok, En loindo agere mbaret neibatat

Ageere biik oeng chetononos, tonone chito agenge, ko chito agenge koboishien mashinit sukuta kotile ketit, tile ketit sikobitegee ak keboishien keetik ye kaketill

Tuguk chemile book akere ketit neo, ko ketichuton kotindoi sogeek chechang, akotindoi tuguk cheu mutaroisiek ketitok nii, milebik ketitok amun ole kotebtoi ak olebititoi

Achome mauwat inoni amun tindoo logoek che kiome, logoyaat ab mauyandani koanyiny, onyiny, logoek che matatun anyiny kot missing

Bo komonut boishoni en kokwet, amun ngekol kirindilek keame, ak yon kakiam kokimekitun birwekchok ak kokirinda mionwogik. Kirindek kioldo ak ingialdaa kenyoru chepkondok chekiboishien

Bo komonut boishoni ngamun kichobe sikobiit kechoben minutia, sikobiit ketutanen minutik chotok chetun kigolee

Bo komonut keyai boishoni, yoche kebel takatakek sikokararan ole keteben, yon makibel takatek kosomisitu ole kemi ak kokwer gee

Agere biik chechang, agere biik oeng somok chechobe tutaan kaptutaa koelekigolen tuguuk

En kerenyun boishonik ab kasari ko kororonen ngamun chitugul konyoru komuch koyai boishiet

Indokeer Chu ko suswek chemoche ipkegol sikobiit kuam tugaa, ak yeam tugaa kokoon chekoo ak ye kokokoon chegoo keluu ak leader kobit chepkondok

Indokeer ni kosugulit, sugulini olekineteén kobotik agobo kobotisyenywan tuguk che chang

Bokomonut keyai boishoni sikobit kekirinda tukun alak cheu mionwokik, boishono konyoru chepkondok chito neyoe.